Gigo kaka mudul kelo rieko e kinde ma jopuonjreni odak dala, kendo be okonyo jopuonj keto tich makonyo jopuonjre e mbui, wantie gi zoom gi google meet ma jopuonj tiyo go mondo jopuonjre oyud puonj e mbui. Wantie gi kaka Youtube, wikipedia makonyo jopuonjre yud weche moko maloyo magisomo e klas. Nitie chike mar tim, jopuonjre nyaka otimre gi luoro kendo gi rieko. Chik mar ndalo, tich ma gitiyo jopuonjre nyaka ketie gi kinde ma oyiere. Kendo wantie gi chik makare mar somo, konyo jopunjre mondo kik giwoud e puonj. Chik mar apanda, kik iwach weche mag nga'to e jomoko. Chik mar konyo jopuonjre jopuonjre nyalo yudo kony.

Konyo e ng'eyo matiyo. Jopuonjre nyalo puonjo program, design mar graphic bende e loso video. internet e lab, nyalo konyo jopuonjre yudo weche masani kod weche manyien. Ka jopuonjre tiyo gi lab mag kompyuta, ginyalo puonjre kendgi gi kinde ma gihero. Ginyalo yudo gik somo, jopuonjre nyalo yudo buge mag electronic, pdfs kendo bende puonj mag video. Ikonyoe somo mar tudruok, jopuonjre nyalo tiyo gi kompyuta, gi japuonj kata gi lesni molos gi program mar kompyuta, video kendo bende program mag tudruok

Jomoko nepidhore gi ngima mar paro, chandruok, gi tho nikech lokruok mar korona. Jomoko manetiyo gi biashara matin kama ok tiyo gi tich manual nepidhore nikech kwedo wuoth. Pek mag somo mabor, jomoko e grube ma nigi hinyruok, jomanigi tuo mar sukari, tuo mar asthma, HIV to nepod gionge gi yore mopogore. Mibadhi mar Covid nineteen kod tiyo marach gi omwandu. Jomoko negi kido kod luoro mar chanjo nikech weche mane, omakie e Facebook gi WhatsApp. Duoko manyien mar Covid nineteen, chika mar donjo e ot sama owachi, kwedo wuoth e pinje moko, yudo mbalariany mag chanjo, kwonde mag time e pim, chike mag thieth kaka rwako wang', loso maler gi kido mabor gi jii, keto teko mar chendro mar thieth mar oganda, lokruok e puonj, kaka somo mar mbui, loro gi yaw kendo skul, okenge mag duoko yuto, yudo konyruok ne jo wuoth mane olalo tich, chanjo kod yie